Bata wa gwĩka ũũ nĩ kũgirĩrĩria mũtĩ harĩ nyamũ ta ndinoho, kana thigiriri kana nyamũ ingĩ nyingĩ iria itambaga na gũthũkangia. Wakerĩ, nĩũteithagia harĩ gũthondeka tĩri ũrĩa wĩ hakuhĩ. Ona ningĩ nĩĩteithagia kuongerera indo ta potassium, carbon kana lime nĩgetha kuongerera mũmera hinya na gũteithia ũkũre wega.

Kũhũthira mbeca kũhingia mabataro ma ihinda inini gũteithagia na gũkorwo na budget. Wa mbere andĩka mbeca iria ũrona na weherie mbeca iria ũkũhũthĩra ihinda rĩnini. Wa kerĩ ndũkagũre nguo na kana kũgũra irio mĩkawa., andĩkorwo wĩna kĩndũ ũngĩendia no ũthiĩ na mbere na wendie nĩguo kuongerera mbeca icio. Angĩkorwo nĩ wendete gũthiĩ gũcera no ũmĩrĩrie mweri ũcio nĩguo kũnyihia mahũthĩro marĩa wĩnamo. Ona ningĩ no wethe gĩbarũa nĩguo kũongerera mbeca icio nĩguo ũhote gũkinyithania nginya hindĩ ĩrĩa ũkona mbeca ingĩ cia kũhũthĩra.

Wa mbere nĩ gwĩkinyia nduka-inĩ ya M-pesa ĩria ĩri na ũtungata wa Airtel ndĩmorie kana no ndute mbeca iria ndĩrenda, metikĩra njoe thimu ĩria ndĩrenda na hingũrĩre app ĩyo ya Airtel ĩrĩa hũthagĩra kũruta mbeca. Yahingũka thiĩ harĩa ĩrauga kũruta mbeca hihinye kuma agent njĩkĩre code ya agent mbeca iria ndĩraruta ona ningĩ pini na njĩtĩkĩre. Thutha ũcio njeterere agent anengere mbeca ciakwa na angĩkorwo nĩ ekwendaga namba cia gĩbandĩ no ndĩmũnengere nĩ getha andĩke ibuku-inĩ na mbeca iria ndaruta

Gũtũmĩra andũ mbeca mabũrũri-inĩ maingĩ, thimũ citũ cia moko nĩitũteithagia mũno harĩ ũhoro ũyũ, na kũhũthĩra apu nyingĩ iria ikoragwo ho ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno ĩrĩ ta Mpesa Global. Wakerĩ apu ici nĩiteithagia kũhota gwĩkĩra rĩtwa kana maũndũ mangĩ maingĩ makoniĩ mũndũ ũrĩa ũratũmĩrwo nĩgetha gũtũma mbeca ici na njĩra njega. Ũndũ wa gatatũ, thimũ nĩirĩ apu iria itũmaga mũndũ amenye mbeca iria aratũma kũringithanio na mbeca cia bũrũri. Kuoguo mũndũ nĩakoragwo akĩemnya mbeca iria agwĩkĩra cia bũrũri na iria mũndũ ũcio ũngĩ akũhota kuona. Wagatatũ, nĩ njĩra ĩmwe ya mwanya, ĩrĩa ĩtũmagĩra maũndũ matiganĩte, na nmũndũ no arute mbeca bengi kana kũhũthĩra kandi nĩgetha gũtũma mbeca ici harĩ mũndũ wĩ mabũrũri ma nja kũhũthĩra thimũ.